Nĩgũteithagia ciana kwaga kwananga mbeca, ta ta tarĩu ũngĩmahe mbeca, nomatigari nĩgetha mathi ma save gathandũkũ-inĩ kao, oho nĩgũteithagia, makorwo merũgamĩrĩire thĩiniĩ wa mũtũrĩre wao, na oro ho, igateithia mũno, kũhota kũmenyerana na mbeca marĩ o anini, na, noiteithagia kwaga gũkomba, tondú orĩndĩ nĩũcĩbĩte mbeca ciaku, koguo ona ũngĩnyitwo nĩ gathĩna nĩcio ũkũhũthĩra, oho nĩiteithagia ciana mũno rĩrĩa mena kaũndũ ka hinahi matigũtinda magĩkwĩra megũthi moe o harĩa macĩbaga, na oro ho, mbeca nĩ mbeca nĩiteithagia mwana akorwo na ũcamba thĩiniĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake, nĩũndũ wa kũmenyerana nacio naka na agacimenyera orĩa o arĩ mũnini, na oro ho...

Rĩrĩa customer aiga mbeca ciake thĩiniĩ wa mpesa yake kũgerera agenti Safaricom ĩtigagĩrĩra nĩ yarĩha agenti gĩcunjĩ gĩake onakorwo kũiga mbeca gĩkoragwo burĩ na rĩrĩa kastoma aruta mbeca ciake kumana na Mpesa inĩ yake kũgerera agenti Safaricom nĩrengaga mbeca nayo ĩgacoka ĩkarĩha agenti gĩcunjĩ gĩake na agenti arĩa makoragwo hena mũingĩ wa andũ nĩ magĩaga gĩcunjĩ kĩnene nĩ ũndũ wa ũingĩ tondũ andũ nĩ marutaga mbeca kana makaiga na gĩcunjĩ kĩnene.

ĩĩ noũhũthĩre, na kũheana kaadi yaku harĩ cashier, kana harĩa ũrarĩhĩra kĩndũ, na ũcooke ũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ, ta kũingĩria kaadi yaku maacini-inĩ, na ũcooke wĩkĩre PIN yaaku nĩgetha ĩhote kũrenga mbeca.

Gũthiĩ Casino kwĩ gĩkeno, na oro ho nĩ kũgucagĩrĩria agendi. Na no gũteithagia gũkũra nĩ ũndũ wa kũrenga magoti. Na oro ho ti njega tondũ, nĩũtwĩkaga wa kũmĩmenyera na ũkaremwo nĩ kuma, no ũgaitanga mbeca ciaku nyingĩ kũrĩa gũcũngagĩrĩria gũthĩna, n a ũkeyeherania na arata. Na no ũrware mũrimũ wa meciria tondũ rĩrĩa wona ndũrĩ na mbeca, ndũrĩ na arata ũgatwĩka wa kwĩnyarara na ũkarwara mũrimũ wa meciria.

Nonginya ũkorwo wĩ mũndũ mwĩthĩ, na ũkorwo na ID yaaku. Ũcoke wĩyandĩkithie kwĩ gĩkundi kĩa ethĩ. Na gíkundi kĩu nonginya gĩkorwo na kadi ya bengi. Ũcoke woye bomu yaku wabici-inĩ cia C-D-F, na wũihũrie bomu yaku wega, na wĩkĩre maũndũ marĩa mothe maagĩrĩire, na wĩkĩre nginya gĩkundi kĩrĩa woete nakĩo. Na ũkĩhota kũgunĩka na rũni, nĩ kũrĩa mũiguithanagĩria ũrĩa mũkũrĩha, kwa ihinda rĩa mĩeri ikũmi na ĩĩrĩ.

No nginya mũndũ akorwo na mĩaka ĩkũmi na ĩnana na akorwo na ID yake, na no ngĩnya mũndũ eyandĩkithie rũngũ-inĩ rwa PAYE-inĩ yao, na acoke akorwo na marĩhĩ ma agency revenue na no ngĩnya arĩhe kũgerera agent wa KRA kana ahũthĩre thimũ yake na kũhihinya star eight three two hash.

Ũbatiĩ gũthiĩ borithi naihenya mũno urĩa kũngĩhotekeka na ũmeere ũhoro wothe wa thimũ, ũria ĩhana, na ũmahe namba ya I-M-E-I, na ũcoke ũthiĩ harĩa wagũrire thimũ, ũmoorie kana nomahote kũhingithia thimũ ĩyo nĩguo arĩa maiya matikahote kũmĩhũthĩra. Na ũngĩkorwo thimũ yaku ĩna app cia bengi, uthiĩ bengi, ũmeere thimũ yaku nĩĩiyĩtwo, nĩgeetha ũhote kũgitĩra mbeca ciaku.

No ngĩnya mũkorwo na documents ciothe ta tittle deed na copy cia ID, na KRA PIN ciothe cia mũgũri na mwendia, no nginya mwĩke search, nĩgetha mũtigĩrĩre mũgũnda nĩ mwega na no nginya ũmenyithie board ya mũgũnda nĩũrenda kwendia mũgũnda na ũũheane kwĩ rĩtwa rĩngĩ, ũcoke ũtigĩrĩre atĩ nĩ wa transfer mũgũnda na nĩwamũhe title ĩrĩa njega.

Thondeka akaũnti yaku na ũthie kwĩ website ya HELB na wĩyandĩkithie wĩ ta mũrũtwo ũcoke wĩihũrie marĩtwa makũ form ĩnĩ yakũ na rũnĩ rũrĩa ũrenda na ũge kana nĩ rĩa mbere ũrenda, ũrenda ũteithio wa HELB na ũtigĩrĩre nĩwathoma form wega na nĩwataũkĩrwo na ũtigĩrĩre nĩwandĩka ũrĩa kwagĩrĩirĩ mbere ya ũneanĩte.

Ũbatiĩ wĩyandĩkithie mĩtambo-ĩni kugerera eCitizen kũrĩa NTSA ĩcagũrĩte, ũcoke ũhihinye nĩũrenda kwĩyandĩkĩthĩa , kwĩyandĩkĩthĩa kũgĩa na namba njerũ na ũcoke wĩihũrie maũndũ makũ mothe, ohamwe na ma ngarĩ yakũ na ũcoke ũrĩhĩre.

Nĩĩteĩthĩtie arĩmĩ mũno, arĩmĩ anini na anene kũona bataraitha, tondũ ĩna raithi mũno koguo ona murĩmi mũnini nĩekũhota kũmĩkinyĩra na thogora mũnini na ahote gwĩkĩra mbembe ciake, kana mĩmera yake na ekĩra ihinda-ĩnĩ rĩrĩa kwagĩrĩire, gũkanenehia magetha na akahota kũgetha indo nyingĩ.

Hũra thĩmũ kũri Nairobi City Country ũmere nĩúũenda gũkorwo na kĩungano na ũcoke ũmere nĩ mũthemba ũrĩkũ wa kĩũngano na nĩ andũ aĩgana na nĩ gĩtũmĩ gĩa gĩa gũkorwo na kĩũngano kũu Uhuru park na ũcoke ũrĩhĩre mbeca irĩa irendeka nĩgetha ũbũkĩrwo na wĩigĩrwo kĩharo na nĩũgũcoka ũheo maratathi na wĩtĩkĩrĩo kũingĩra kũu na wĩke kĩũngano gĩakũ .

Mbere ya ũcoketie tigĩrĩra kĩndũ kĩu nĩma ũgũrĩte kũu na ũkorwo na rĩthiti ya kĩndũ kĩu ohamwe na na kĩrĩa ũracokia nĩgetha ona wathiĩ kũu mone nĩma nĩ kĩndũ kĩrĩa ũgũrĩte kũu na ũcoke ũhũrĩre customer care supermarket naũmatarĩrie nĩ kĩndũ kĩrĩkũ ũgũrĩte na nĩ thaa cigana ũgũrire. Ũcoke ũkorwo ũkĩmenya atĩ thito nyingĩ ta supermarket wona wagũra kĩndũ iticokagia. Iticokaga kwoya na okorwo nĩ kĩndũ gĩa kũrĩa tigĩrĩra ndũnarĩa nĩgetha ũmenyerere ũgima waku wa mwĩrĩ.

Thiĩ kwĩ webusaiti -inĩ cia e-citizen na wikĩĩre email yaku kana gĩbande gĩaku kana pasuadi yaku ũcoke ocagũre ha NTSA na ũhihinye handũ harĩa handĩkĩtwo kũrĩhĩra kwerũhia marũa maku na magũtwarithia ngari na ũcoke wĩkĩre gĩbandĩ gĩaku na namba ya license ya ngari yaku na ũcoke ũhihinye ũrĩa ũkwenda kũrĩha kana hihi ũkwenda kũrĩha mwaka ũmwe kana ĩtatũ na ũcoke ũcagũre ũrĩa ũkwenda kũrĩha kana ũkwenda kũrĩha na Mpesa na ũcoke ũhũrĩre wĩkĩre pini yaku na thutha ũcio weterere ndũmĩrĩri ya kwonania nĩ yerũhio.

Netĩwaki ya thimu wĩ taũni ĩkoragwo ĩ ĩgũrũ mũno, nĩ ũndũ taũni gũkoragwo kwega na gũkoragwo na thitima hĩndĩ ciothe na mabarabara mao nĩ mega, ũguo indo irĩa ibataraga hindĩ ĩrĩa ũrekĩrĩrwo intaneti kũrĩnganithĩtie na gĩcagi, gĩcagi kũndũ kũmwe gũtirĩ thitima na gũtirĩ barabra njega. Ũndũ ũngĩ taũni gũkoragwo na andũ aingĩ, koguo arĩa marahũthĩra intaneti marĩo nĩ aingĩ na ũgacũngĩrĩria gũkorwo na intaneti igakorwo ĩ igũrũ mũno.

Nĩgũtigĩrĩra atĩ o mũndũ wothe nĩakoma rũngũ-inĩ rwa neti na gũtigĩrĩra nĩahinga mirango yothe na ndirica nĩgetha rwagĩ rũtikone handũ rũngĩingĩrĩra oho o mũndũ o wothe no atĩgĩrĩre atĩ nĩahũthira ndawa cĩa kũraga na kũingata rwagĩ na no mũndũ no atĩgĩrĩre nĩ ekĩra ngũo iria cĩagĩrĩira agĩkoma.

Thutha wa gwĩkĩra namba ĩrĩa ũrenda gũtũmĩra mbeca M-pesa nĩ ĩkũragia ũhakikice kana nĩ namba iyo kana nĩ rĩtwa rĩu kana namba iyo ũrenda gwĩkĩra gũtũmĩra mbeca. Na ũngĩkorwo tiyo M-pesa nĩ ĩkũheaga cekondi ikumi na ithano ũkorwo wakanja mbeca icio itigathiĩ kũrĩ mũndũ ũtarenda, na ũngĩkorwo nĩ ũgũkoretwo wahihinya ok kĩmahĩtia, M-pesa nĩ ĩkũheaga mweke wa gũkorwo ũkĩ reverse mbeca ciaku na gũtũma mecĩnji iyo ya M-pesa kuri star four five six hash.

No nginya ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana gũthiĩ na igũrũ, no nginya ũheane marĩtwa maku mothe, rĩrĩa waciarirwo, na kana wĩ mũtumia kana wĩ mũthuri. Na no nginya ũkorwo na ID yaku nĩgetha ũhote kũĩyandĩkithia.